Nkaker boishoni abwoti akopo bandaptai anan ko poishet neyoe county nemining anan ko notok nekikipchei amu kikepchei emet kopun counties artam ak tisap yeityo kepchei kokeny counties koek anan kobun sub-counties chotok chekere kole kaitchi boishonik anan ko bandaptai biik eng oret nenyumnyum kot mising amu mao kou county.

Kit netesetai eng yu akere kijanaiyat nemi kokese bandek. Kocham ayoe boishoni nekit kila kenyit amu kolsetap bandek kotesetai nekit kila kenyit eng kokwenyu amu eng kokwenyu kekole bandek kot mising. Kesishetap bandek konyumnyum kot mising amu matinye kewelutik ako nyumnyum kekese kosir minutik alak tugul.

Kit neakere eng yu akere amitwokik chekakiyo anan chekakisus eng oret nekararan kot miising. Akere muchelek akakere kora bendo nekakisus komie akotinye supuk chekororon kot miising che nkoker chito kotos saita ng'ulek. Chu ko amitwokik chechome biik miising amu onyinyen akonyumnyum kechope akeyoe kosir amitwokik chun alak cheu kimiet.

Eng yu akere toroktet nemite mbar. Toroktani komite kokese nganuk. Kiboishe toroktet kekese nganuk amu imuche toroktani kokes nganuk chechang kot mising kosir yekakes biik amu nganuk chekakikol eng chong'indo konyumnyum kot miising keboishe toroktet kekese kosir yekakes biik amu ibe boroindo neo.

Po komonut kot miising sutishetap minutik eng kokwet. Ni ko amu yekisut minutik kokirindoi kuutik chotok cheimuch kong'em minutik. Nepo oeng sutishet kokirindoi minutik chemamokotin eng mbaret cheu kipkwoloitet ak minutik chotok tuugul chekikure weeds chemamokotin akomuch kong'et chotok chemokotin kityo.

Kolsetap ng'wek chotok cheu sukuma ak spinach kopo komonut kot miising eng kokwet ni ko amu ng'wechu keboishe nekit kila, keboishe keamdoi kimiet anan ko muchelek, ak amitwokik tuugul chekiamdoi ng'wek. Nepo oeng kemuchi kealda akenyor chepkondok chekiboishe kesomeshane lagok ak bandaptai nepo kapchi ak kokwet komugul.

Eng yu akere kijanaek oeng chemite kokere kechirek ak nego. Boishoni keyoe mising eng koret neu olinpo Maasai amu chang kot mising amitwokik ako takoechen mbaronik. Po komonut kot miising boishoni amu yekyalda kokonu chepkondok nepo oeng keenye ekeboishe kou amitwokik amu yekisus kwonyinyen kot mising.

Kit netesetai eng yu akere kwony neing'uruksei nemite kwoldoi nyanyek, kitunguik, ndisinik, mananasinik, avocadoinik ak matundek alak chetugu eng yu. Eng kokwenyu kealdoi mising tukuchu eng siret notok netuiyechin biik betutap kosomokasi ak chumamos asikobit kealdae tukuchuto eng chong'indo.

Tuguk chepo komonut chetogu eng yu, akere nyanyek, akere kokeny kitubguik, akere pilipilik, akere kokeny matundek cheonyinyen kot mising ako chotok cheteche borwekchok cheu maembek, machungwek, mananasinik, akere kokeny chepkoroti akakere kokeny avocadoinik komite eng yutokyu, alen kialdoi.

Kit neakere eng yu akere barnotik aeng chekanam kichikeshek cheechen akabwoti ale mite icheket koburuchi katoldoleiwek chotok chebunu kiakik anan tuga um chekikoyomyo chekiboishe eng mbaret anan cheboishe temik kotese akwoiyet nepo ng'ung'unyek. Kiburuchi katoldoleiwek yekakoyomyo asikobit koburuchkei komie.

Eng yu akere chumbek somok che kwonyik chemite kosolishe koboishe rankik chelelech. Solishe icheket ako nkaker kouyo sole kilasit nesomone lagok anan kipsomaninik amu akere akenge eng kipsomaninichu nemi komong'u eng kurget. Abwoti ale toreti icheket sukulini amu sait ake ko icheket chekitekchin biikap kokwoni.